Chu ko bobek chekikole en gaa mikeswek ab bobek chekede koroito nekakechop koron Ker icheken Kou yamii nasaret yebwa anyun bobek koechekitunkekes ichek akemin alak

Cho koingwek cheterter, mskuma ak spinech, akomii soiyot, kichope anyu koterterskuma ak spinach ketilatili komengekitun ak kekarangan icheket en mwata AK nyanyek ak kitunguik, kosochat kiyoe koron en chebungutak kekarangan kokakorur

Chu kekuren pilipili hoho, kiboisien anyun icheket keanyinyie amitwo kitesto tuguk alak cheu nyanyek ak ketunguik kekarangondoi tuguk sikwonyinyekitun. Mi chebiriren ak komi chenyolilen ngandan chonyolilen kora keboisien kouchoton mokikenyi koruryo icheket kobirirekitun

En yu agere biich oeng' kwony ak muren kaing'urukyo icheket anyun en imbaar. Mi kobute tumdo ,butyin marakwek tumdo asimoib marakwet tumdo ako kikim icheket missing kobut timdo notok

Chu ko ketik che kakipit chepo ovacado agree ale kokorm kekol icheget ing kokwenyo kopitunatin anyun ketichutami piik kokole ketik ap avocado chekiki graftan asikosikchige kelchin koalda avocado choto

Chang oratinwek cheimuc keityi kandoindetab kokwet ak kemwochi akobo chabuk chekakiwirta en oret. Netai kemuch kebab akoi ofisit nebo kandoindonotok ak ibo kemwochi, nebo oeng kimuch kiserchi inendet message akiyokchi pichaisiek akobo chabuk chekakiwirta en oret. Nebo somok, kimuche kebirchi simoit sikonyo inendet akokerchige chabuuk choton chekakiwiryta en oret nemonyolu en oret.

Ngotkomii wirtaet ab chapuuk ago kagokon agenge eng' piik ab kokwet rirek kemuch kepir pikchait chapuuk chotok ageyokchi kandoindet, nepo aeng' kemuch kepa akoy ofisit nepo kandoindet notok akemwach inendet akopa ng'alek chotok, nepo somok kemuch kegur barasa eng' kokwet ake ng'alale akopa ng'alek chotok sikoitchi kandoindet ab kokwet.

En bichaini akeree nout ab Chito netindoi rotwet mi kotile tengeretwet, tengeretwet konegigurei en English aloe Vera kebaishen en oret neterter, kindechen bek ingogaiksikotar miando ab chepkonutik, kikoi age koik kerchek chebo mianwakik cheterter tandan ngwan inendet

Eng' pikchaini agere chito nepoipoi akot mising' tindoy inendet trait nekagoput pilopilihoho kotkonyit tindoy chichitok imbaret neo nepo pilopilihoho, agere ole kigoldoy pilopilihoho kegoini "ee" oleo spacit neo asikopit koner inendet komnyee, tindoy anyun bait nekararan minutik chutok pa pilopilihoho.

Walet ab emet ko kewal "ee" kong'te ole kou akoy koek nelel much ko walak emet kong'ete ole karan kowa oleya anan kewal kong'ete ole ya konyo ole kararan kou ngetketil "ee" ketik, kelul ketik kewale emet kong'ete ole kararan akepa ole ya amun pete ropta ko ngotke chap imbaret ko kararanit: ole ko koiyat akeip nyukunyek eng' olda age kelelite kowal emet Kong'ete ole ya kepe ole kararan.

Chu ko nyendek anan ko marakwek chopa yellow tukuk chemwayatin akopa marakwek chutok anyun ko kagile kararan icheket amun matindoy acids anan tuguk cho ikose koilutin sire icheket marakwek cho piriren anan cho marmaren makat anyun keal chutok akeyo chutok eng' gaa.

Toma atiem apoishe poisiet ab boma yangu eng' Ecitizen, kandan kiagas komwaemwae piik ko kwamache ale sinematya atiem akanee asaker ale boisiot nitok kou nee.

Chu ko amitwok chemii saanit agere kagichop komnyee pendo ab ngokiet mi kelyek anyun yun ketyektoi ak porto age koraa nepo ngokiet mi kimnyet ne kagikwany komnyee ngager anyun konyonee anyun "ee" ndakiam kimnyonitok ak panyek chutok pa ngogaik.